Gini nigi nengo nikeech, apani yudoo, yudoo remo tek sana. Nikech yudo ng'at ma rembi chalgii ng'at moro kata kaka inyalo konyi nyalo bet matek. Apani mano e gima omiyo nengone tek.

Tijni luore gi gi dalano. Nitie jodala moko manyalo bet gi pesa manyalo hire gik gi ma chalo manie pichani tonitie mana jodala moko mok nyal bedo gi teko mar hire. Koro gin giting'o ating'a sanduku kamae, to giketo aketa elowo gin kigin. to nitie jok moko manyalo hire gimachal gi ma green, gi ma green maa makonyogi pause makonyo keto sanduku piny nikech nitie tonde moko ma akia ni i switch gimoro kae to tondego tero sanduku piny kende to nitie jok moko mating'o ating'a sanduku to keto e lowo kendgi

Gini en kadi mar bank, kadi mar bank imiyi e bank kapo nii ichako, ichako keno kodgi. Koro kadini inyalo mana dhie bank timiyogi kadini ni to imiyogi pesa maa pesa midwa mondo oketni e kadi. Mondo samora amora midwa dhi kumoro tidwa tiyo gi pesa to be okidwa ting'o pesa elweti koro itiyo atiya gi kadini itiyo atiya gi kadini e chudo. Inyalo tiyo gi kadini e chudo kumoro amora midwaro. kuma kaponii kumi dhiye nyiewo gimoro kata kumidhi timo pesa gi gimoro to gitiyo gi kadi. Kadini nyalo konyi, konyo ng'ato inyalo dhi kumoro mokiting'o pesa

Gima timre ka en ni ,mae en mae en osiptal. Nikech unyalo neno gik mogore gik mogore tok jok mobet go. Nikech wanyalo neno unyalo neno wuoi moro mogor koponi oumo ume gi gimoro machalo akiani kitambaa koso ang'o. To kendo anyalo neno kaka jogi orwakre jok mobet etok mesa gi kocha. Gi rwakoo gi rwakoo kode moko mirwako ga e osiptal gi. kendo wanyalo neno jok mobet e mesa mar koni ni ma nyako moro obet ekom mondik ni casualty. Anyalo kaponi anyalo neno ka gima ipimonee blood pressure nikech gima iketo ne elweteno. Ti ineno ne kaka jogi obet chalo ni mae osiptal kendo jogi ema rwaki kasto mobet kar kende ni pimi, pimo blood pressure ni. Ee, apani mama mobet koch kong'iyo gi obiro osiptal.